Chiemo ni en chiemo mar ring'o ka achiel kod chapat. Ilose ka ma. Ikaw ring'o, iketo e chwakore e agulu ma bed mayom. Bang'e kosebedo mayom, ikaw nyanya ka achiel kod otungu, ichielo maber kendo irudo ma rudre maber kasto iole ring'o ma isechwako ma obedo mayom. Chapat kuma chielo ikaw mogo mar chapat kendo idwalo ma bed mayom gi mo gi chumbi gi sukari matin. Kasto irieye mobed gimoluorore timanyo karaya iketo mo e karaya kendo iloso mondo ochielre maber. Kosechielore obobedo gi kuonde moko ma chalo marateng. Kuonde moko chalo ma ochiek maber. Kamano e kaka iloso chiemo ni mar chapat ka achiel kod ring'o.

Chenro go duto mag piny owacho inya yud e yor mbui kendo gi gigo duto ma piny owacho chiwo ne jo piny machalo kaka yudo otese kata mag riembo, yudo otese mag tim makare. Yudo otese ma ng'ato ng'ere go ni en japiny. Kachiel kod weche mang'eny nya yudore e mbui mar piny owacho. Gigi duto te obiro kendo ka in gi yor no ma inyalo donjo go e mbui yot mond iyudi gigo duto te ma piny owacho chiwo kendo nyalo konyo. Nyalo konyo moloyo kaka chon mane ji gudore kumoro achiel mondo oyud gigi ma sirkal chiwo. Sani yot ka in gi yo ma inyalo donjo go e mbui yot mond iyud gigi duto te otese duto te mag sirkal.

Bang'e kise oro kwayo mar yudo oboke mar paspot kama e kaka inyalo luwo ndache. Inyalo luwo ndache kidonje mbui mar piny owacho miluongo ni e-citizen kendo ng'iyo kaka osebed kata ka ose ikore kata ka pok oikore. Bende kionge gi yor no mar donjo e mbui inyalo ndiko e ote machuok ki oro e namba mar ariyo ariyo ariyo ariyo ariyo. Ariyo nyadibich. Kata inyalo rito mondo gi or ni ote machwok ni oboke mari mar paspot ose ikore. Kendo kamano e kaka ibiro ng'eyo kose ikore ka gi oro ni ote machuok mar ikruok mar oboke mari mar paspot.

Tij ni dwaro ng'eyo malach kendo matut ahinya e kak inyalo rit gwen matoko maber. Achiel kuom ng'enyo manyakibedgo en ng'eyo mar chiemo magichamo gi kaka imiyogi marom nade. Romo mar chiemo ma gichamo e odiochiek kodiochieng kod kinde ka kinde. Kendo chiemo aina mane magichamo. Mar adek en kuma gibede, ot odgi magidake. Ere kaka iloso odno maber mok nyal kelo ne gi tuo. Kendo maginyalo yude chiemo maber ma ok oriwore gi chilo moro amora. Mar ang'wen, en kakinyalo rito ler mar ot magintie. Kendo kakinyalo miyogi yath ma kinde ka kinde mimiyo gi mondo ogeng' ne gi tuoche manyalo biro kinde ka kinde. Gige tich midwaro ka en ot maber ma gwen nyalo dake. Kachiel kod bedo gi omenda minyalo ng'iew go chiemo. Kachiel kod bedo gi kuma gwen bede maler ma ok olil

Kae kaparo mor mabiro ka en mar jopur keto michele mar gi e gunde matindo tindo kendo uso. Mor mabiro ka en omenda ma tij ni kelo bang' ka jopur osepuro kendo ose loso michele mar gi ma oketie ogunde mabeyo manya usore. Mor mabiro ka en omenda mabiro.

Kanitie ja ng'iew marito e laini ma ose ol girito to openjo kaka anyalo konyo wach no. En ni anyalo konye mondo odonj e mbui kendo oyud chenro mar piny owacho mayot minya yud go oboke mar paspot mok ochuno ni nyaka ng'ato riedi e laini kaka oriedo no. E yo mar mbui mar e-citizen yot mondo ng'ato ochwal kwayo mare mar yudo paspot kendo yudo ote machwok ka paspot mare ose ikore kendo ose biro.

Tijni en tich mar kano kothe mo a e puodho. Kothe mikano nyalo bedo kaka michele kata bando kata oganda. Gima neno ni ochalo kano kodhi mar michele e ogunde madongo. Tij ni nya bedo maber kendo joma time yudo yuto maber ka gi uso gunia ka gunia ma gi ketoe michele mar gi.